Aya nĩ mandagĩtarĩ a mĩciĩ-inĩ na nĩ mahetwo thimũ ici nĩ thirikari nĩ tondũ wa kũrogota na kũũria andũ ciũria ciigiĩ ũgima wao wa mwriri. Andu aya nĩ mathimanaga cukari, nĩ mathimanaga pressure, nĩ maroraga ciana ũritũ na ũraihu, maũndũ ta madio, nĩ maroraga mĩthiĩre, nĩ mathomithagia andũ ũhoro wĩgiĩ kũrigĩrĩria mĩrimũ.

Haha, mbica-inĩ ĩno nĩ ndĩrona rũĩ, gĩko gĩitĩtwo rũĩ-ini, arabu nĩndĩrona kana gagĩtaha maaĩ macio, ũyũ nĩ ũgwati mũnene mũno he ũgima witũ wa mũĩrĩ na wa nyamũ irĩa cigĩikaraga maaĩ-inĩ. Ũndũ wa mbere maaĩ maya okorwo nĩ makũnywa, mũndũ ayua nĩekũrwara, mĩrimũ ĩrĩa angĩrwara nĩ ta mũrimũ wa cholera na mũrimũ wa kũharwo ta typhoid, arabu nyamũ irĩa cikaraga maaĩ-inĩ ta thamaki no cikue, nĩ tondũ wa gĩko, tondũ rĩera rĩtiraingĩra na kũu cirĩ nĩũndũ wa gĩko, tondũ gĩko kĩihũrĩte maaĩ-inĩ. Wa gatatũ nĩ, mũndũ ndangĩthamba na maaĩ macio nĩegũthũka ngothi, mũndũ ndangĩyua maaĩ macio, tondũ me na gĩko, na nĩmegũtũ...

Haha mbica-inĩ nĩ ndĩrona nĩ airĩtu a cukuru maraheo tũtaurũ twa utherũ tũrĩa mũndũ ekĩraga rĩrĩa ona kahinda gake ka mweri, na nĩ urĩ bata kũhe airĩtũ tondũ ti andũ othe mangĩhota kwĩgũrĩra ũndũ wa mbere nĩuteithagĩrĩria mũirĩtũ wothe wi cukuru endere na gũthoma atarĩ na gũoya. Wakerĩ nĩutumaga mũndũ ona cukuru agagĩthoma ahotage gũgĩthoma wega na okage namba njega na anitage makci iria njega. Nĩuchokaga ũgateithĩrĩria airĩtu matikaũme cukuru matikarege cukuru atĩ tondũ mũndũ ona kahinda gake ka mweri nĩ kararigĩrĩria gũthĩĩ cukuru, nanigatũmaga muĩrĩtu owothe e cukuru enderee na gĩthomo gĩake nginya univasitĩ to ũrĩa anake mendagĩrĩra na unibacĩtĩ. Na nĩ tondũ wa ũhoro ũcio ũndũ ũyũ nĩ mwega gũteithĩrĩria ciana, airĩtu arĩa me cukuru kũmahe indo ,ici tũtaũrũ tũtũ twa utheru.

Matunda maya me haha metagwo matunda ma strawberry na mena bata mũno, maũndũ marĩa ngereire nĩ atĩ nĩ mateithagĩrĩria mũndũ gũkorwo na immunity ĩna hinya, na nĩ macokaga magateithĩrĩria ngothi yaku ĩkanyoroka, ĩgakorwo ĩhana wega, nĩ mateithagĩrĩria blood pressure ĩgathiĩ thĩ akorwo wĩna ya igũrũ, wahũthĩra matunda maya nĩ thiaga thĩ, nĩ macokaga matunda maya hena andũ makoragwo na allergy nĩ tondũ wa kũmahũthĩra ũgethũa, ũkaigua gwĩthũa kana magathũkia ona magego, ũkaiguaga ruo. Alafu nĩ mateithagĩrĩria, nĩ mateithagĩrĩria mũndũ gũtonga, tondũ matunda maya nĩ mendagio na niĩ nĩ ndĩmendetie na ngona mbeca, na ngona maciaro ma matunda maya.

Haya gũthondekera ng'ombe yaku kiugũ kĩega kwĩ na bata mũno. Ũndũ wa mbere, ng'ombe ciaku nĩũcigitagĩra kumana na rĩera rĩrĩa rĩtarĩ rĩega ta mbura, kũigwa heho, arabu ũgima mwega wa mũĩrĩ wa ng'ombe. Waciakĩra kiugũ nĩ ũkũrigĩrĩria mĩrimũ ta nimonia ya ng'ombe, nĩũkũrigĩrĩria ta ũngĩ wĩtagwo foot rot, na mastitis, arabu tondũ ng'ombe ĩikarĩte stress-free ndĩrĩ na stress, na nĩũrakĩmĩthambĩria na nĩũrakĩmĩhe maaĩ wega ũrĩa gũbatiĩ, nĩ yongagĩrĩra iria, arabu nĩĩcokaga ĩkongerera thumu na nginya ũkagirĩrĩria kũũmĩra kwa ng'ombe, ta kũgũthwo nĩ kĩndũ, maũndũ ta macio. Arabu nginya nĩũgucagĩrĩria agũri, tondũ waũrĩa wĩigĩte ng'ombe ciaku wega na gũcithondekera kiugũ wega. Macio nĩ mo mabata magũthondekera.

Ũyũ wĩtagwo mũanga. Mũanga ũhandagwo atĩa? Ũndũ wa mbere mũndũ ethaga mũri ũrĩa ũtarĩ mũrwaru, mũri mwega, ũkaũtinangia tũcunjĩ tũcunjĩ. Warĩkia kũũtinangia ũgathondeka harĩa ũrenda kũũhanda. Akorwo he na nyeki, ũkamĩrĩma ũkamĩeheria. Alafu warĩkia ũguo, tũcunjĩ tũu ũtinangĩtie ũkenja marima ũgatwĩkĩra tĩĩri-inĩ na ũgacoka ũgatũthika. Warĩkia gwĩka ũguo, ũgaitĩrĩria maĩ na mwanga waku ũgakorwo nĩ wahandwo.

Mbicainĩ ĩno ndĩrona matumbĩ ma, rĩa makoraguo mareketio, nĩ ngũkũ, ma macokanĩrĩirio handũ magekĩrũo mbaketinĩ. Narĩu, matumbĩ mena bata, mũno, ũndũ wa mbere matumbĩ nĩmateithagĩrĩria, he ũgima witũ wa mwĩrĩ, tondũ nĩmongagĩrĩra kĩndũ gĩtagũo protein gwĩ ciana na kwĩ atumia, aritũ. Matumbĩ nĩmacokaga magateithĩrĩria mũndũ, tondũ nowendie matumbĩ, mbiacara yaku noĩkorũo nĩyakwendia matumbĩ, ũkagĩa mbeca. Na matumbĩ no, nĩmega mũno nĩmateithagĩrĩria, ona mũndũ, a, ekĩtũo operation, nĩeragũo mũno arĩe matumbĩ.

Mbicainĩ ĩno ndĩrona thenge na thenge nĩ cirĩ bata mũnene mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ. Ũndũ wa mbere, thenge nĩ citeithagia, nĩ ciendagio, mũndũ agakorwo na mbeca. Ũndũ wa keerĩ, thenge citeithagia nĩ gũtũhe protĩini thĩiniĩ wa mĩĩrĩ itũ ciathinjwo. Thenge, ngothi yaayo nĩĩrutagwo na ĩkendio na ĩkahe mũndũ ũtonga na nĩ cihũthagĩrwo kũracĩria mũirĩtu.

Mbicainĩ ĩno nĩ ndĩrona ng'ombe cia Maathai na ngacoka ngona mabebe. Mabebe nĩ ihuti rĩrĩa rĩtigagwo mbembe yagethwo, na hĩndĩ ĩrĩa ndona ũndũ ũyũ nĩ ndĩciragia o ũhoro, ĩno nĩ mbiacara. Mabebe na ng'ombe ti cia mũndũ ũmwe, ĩno nĩ mbiacara. Mwarĩki kũgetha mũkendia mabebe, mũkenderia mwene ng'ombe nĩ getha mwene ng'ombe nake agoka akarĩithi ng'ombe ciake mũgũnda-inĩ ũcio.

Mbica-inĩ ino nĩ ndĩrona mũhia, mũhia rũrĩrĩ-inĩ rwitũ ũhandagwo atĩrĩrĩ, mũndũ ethaga mbegũ cia mũhia ugaciĩ ugaciruta arabu ũgathiĩ ũkenja marima mũgũnda-inĩ waku ũgekĩra tũbegũ tũu arabu mũhia waku ũkambia kũmera na mũhia wamera watũĩka wa kugethwo, mũndũ athiaga na kahiũ ũgatinia mũhia waku weega arabu ũkaũtwara gĩthĩi ũgathĩa mũtu wa kũruga ũcũrũ

Niĩ mũthemba ũyũ ndĩrona haha, rĩrĩ ni ikorobia, na niĩ mũthemba ũrĩa nyendete na ngenda na ngoro yakwa nĩ ikorobia rĩrĩ rĩtagwo rĩa haci. Ikorobia rĩrĩ nĩ ndĩrĩendete mũno, tondũ ikorobia rĩrĩ nĩ sure bet atĩ rĩna cama, matikoragwo na, maticamaga maĩ okorwo nĩ rĩkinyĩte rĩa kũgethwo, rĩega yani ta, nĩrĩkinyĩte rĩega, nĩrĩkũru wega no rĩrindwo. Ikorobia rĩu rĩ cama mũno na nĩndĩrĩendete na rĩ mbeca. Ikorobia rĩa haci rĩ mbeca ũkĩrĩendia.

Mbica-inĩ ĩno ndĩrona mũhunjia na ndĩrona ta ndĩrona e kanitha-inĩ thĩiniĩ na nĩanyitĩte microphone na nĩ ekĩrĩte nguo iria ahunjia mekĩraga. Na rĩu mũhunjia nĩ kũhunjia arahunjia arahe andũ akristiano kiugo kĩa Ngai nĩ kũmomĩrĩria mũtũrĩre-inĩ nĩ getha makũre kĩroho. Na mũhunjia nĩ arĩ bata mũno nĩ ateithagĩrĩria andũ ayuthi.

Haya, mbica-inĩ ĩno maũndũ marĩa ndĩrona tarĩ ma bata, ũndũ wa mbere niĩ ndĩrona ta hena mandagĩtarĩ, arigitani, nĩ ndĩracoka ngona ĩno nĩ, ĩno nĩ rehabilitation centre na nĩ ndĩracoka ngona nĩ, arwaru arĩa mokaga gũkũ nĩ agũka na gũthiĩ gũtirĩ na arwaru a kũrara.

Kĩndũ gĩkĩ ndĩrona haha mbica-inĩ ĩno, ĩno nĩ kanitha na nĩ ndĩmĩonaga mũno, nĩ ndĩmĩonaga kaingĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa. Na kanitha ndĩmĩhũthĩraga, nĩ thiaga kanitha kũhoya Ngai, nĩ thiaga kanitha kũmĩthambia, na kaingĩ kanitha nĩ thiaga kũigua kiugo kĩa Ngai, ngahunjĩrio nĩ mũhunjia, na ngaigua ngoro yakwa yaiganĩra.

Mbicainĩ ĩno niĩ ndĩrona nĩ itũngũrũ cihandĩtwo haha na ũndũ ũrĩa ũrangenia ndona ũũ nĩ atĩ itũngũrũ no ũhande ũkĩhũthĩra mũbaibũ ũguo na raini. Ũkaiga mũbaibũ ũkahanda ũguo na raini na nĩ ũndũ mwega mũno na gũtigithũkania raini ĩno na ĩno ĩngĩ nĩ kaũndũ kahũthũ ũkĩhũthĩra baibũ, ũndũ ũcio nĩguo ũrangenia mũno haha mbicainĩ ĩno.

Mbicainĩ ino ngĩrora wega ndĩrona nĩ inanathi, na inanathi nĩ kĩndũ kĩega mũno nĩ gĩteithagia mĩĩrĩ itũ inanathi nĩ Utunda rimenyagĩrĩrũo atĩa? Inanathi ũkĩrĩhanda nĩrĩendaga ũtheri warĩhanda rĩoka igũrũ nĩ rĩendaga ũtheri na ti ũtheri wa direct kuuma kũrĩ riua no nĩ rĩendaga ũtheri onokorũo rĩumĩte kũrĩ riua no ndĩgakorũo direct kũrĩ riũa wa kerĩ inanathi nĩ rĩendaga maaĩ kiwango kĩigana ũna no ndũgekĩre maaĩ maingĩ gũkĩra ũria rĩendaga na ũguo niguo niĩ jũĩ rĩagĩrĩire kũmenyererũo.

mbica-inĩ ĩno ndĩrona, ĩ mbere yakwa haha, ndĩrona andũ mekĩrĩte yunibomu, na ndĩrona tarĩ mathako me gũkũ, na mathako maya, nĩmaya mathako ma gũteng'era, nĩ macindano, na ndĩrona me timu, ci, o mundũ timu yake yake, kwĩna arĩa mekĩrĩte blue , white na mburaki, rendi, na arĩa angĩ magekĩra ngirini, na nĩndĩrona bendera cioetwo igũrũ, mũndũ makĩambia.